Ore enasiai naa kanyor amu ore enkiremore na keiremisho oleng' ,nitum endaa olchamba nimintoki alo ainyangu toldukai.

Ore tene naa inkoitoi nintumia ashumie ropiyani peminap te mbene ana bank naijo kcb,absa bank, standard chartered o ng'ulie kumok.

Ore ena siai nemesapuk tenkopang' amu mee iltung'anak kumok ooyiolo aitumia enasiai e technology.

Ore enasiai ee glovo naa keitengen oltungani teniki teneinyangisho teleleki itueka, ituenauru etonta ake.

wore tene nadolita oltungani oitasho tembata olbaribara

Ore enaa naa embae sidai nakanyor amuu keibooyo teneimbung entoki arashu teniroro shoo naa keifaa peisuj nkaik peimbooyo moyiaritin olduruki.

Ore ene nadolta oldakitari, oltamoyiai opisha oltamoyiai, eruat oltamoyiai omashinini naisho enkare ,oldirooni.

Ore ena naa empisha oldakitari, oltamoyiai, egira oldakitari abak oltamoyiai.

Ore ena naa enkirta sidai oleng tenkoitoi oropiyiani amu teneaku iriwaq oltungani mpisai na indim atushuko na teneiriu mpisai.

Ore ena naa, enetipat amu itum irkeek tesiokinoto itu imaa sipitalini.

Ore tenkireshenj emayian fm neetai Jaal Lekishon oo Samson oo Lekewua. Ore te Paran fm neetai Nashipai Metian.

ore kuna garrin ore ormarenge likitoning'o naa embaye torronok oleng natanapa oltung'ani nenangu' te nkoitoi tenkaraki salasini